Kore enaiko peyie aisum oltungani enabae na kangasa ajoki mingoru olchamba nai otii enteritnai eunoto ormariko amu midumunye ake nilo aun irmariko tenterit ake amu impim enterit pitumoki atuuno irmariko ,ore eniare pe itur ingumot pitumoki na atuuno empeku ololomarikona kijakikisha ajo etuuno irmariko empeku ormariko tolainioisiriri nimgua nai nkiti lainini oim oltungani egira ainguraa ashu ore enkolong enkesare ningoru oltungani eneim egira aas enkesare ore eniare na nchere na kajoki nai mingoru kunakuti paipi nanap enkare abukoki atua kulo mariki meta ore esiai enye na peboloki ake enkare nitashe migil ninye aitashe neaku keboloki ake enkare nibukuko tolchamba obobo, neaku kesidai nai teningoru irpaipi onap enkare anapaki.